Kae dwarore ni ng'ato nyaka bed gi lony matut mar tiyo kod kompyuta, mondo iti kod kompyuta, dwarore ni nyaka ibed kod mouse to nyaka monitor bedi, kata screen be nyaka bedie, kae, japuonjni nyaka ler ne nyithindogi achiel kachiel gigo ma onego obedni gitimo, kata kaka onego obedni gisomo kagitiyo kod kompyutas gi endi. gima dwarore ka, japuonjni ber kabedo kod projector mare ma ochung' godo mbele kacha to olero ne godo nyithindogi kaka onego obedni gitiyo kod kompyutasgi endi. Nyithindogi bende onego obed gi buge kod kalam magindiko godo notes ma japuonjgi ma miyoni puonjogi, kendo owacho negi e yo maler kaka onego obedni gitiyo kod kompyutani endi. Lony dwarore ka nimar japuonjni endi nyaka ler ne nyithindogi kaka onego obedni kompyutani tiyo ,ber mage ma obiro kelo ne alworana, kendo geno mane ma obiro miyo nyithindogi, nikech e piny masani, kompyuta kata lony manyasani, ema osebed ka itiyogo mar mondo omi walo tembe kata mar mondo omi wamed somo e yor manyasani.